Kĩndũ gĩkĩ kĩhũthĩkaga nĩ fundi arĩa mathodekaga thimũ kana gũthodeka indo cia thitima, makarora kana nĩ ĩraruta wĩra na thitima.

Mũndũ ahihinyaga, mũndũ ahũraga ũkamũhũragĩra ũkamũria kũrĩa ngũkĩmakora kana ũkahingũrĩra rũrenda rwao nĩ getha ũmenyithio.

Wa mbere, mũndũ agĩkomberwo mbeca wĩragwo ũtware maratathi ma mũgũnda na ũkerwo ũge indo irĩa ũhandĩte, na ũgacoka ũgeta mũndũ wa kwanyu, nĩgetha mbeca icio cihĩtũkio.

Gũteithagia tondũ arĩmi nĩ mahotaga kwĩigĩra kĩndũ na makahota gũtwara, gũtwara maũndũ macio mangĩenda gũkomba mbeca thĩiniĩ wa bengi.

Cionetio ũhoro wa kũiga mbeca thĩiniĩ wa bengi nĩ ũndũ wa haha thutha-inĩ, nĩgetha magateithĩka na magakorwo na kĩgĩna kĩao na mone ũhoro wa kũiga mbeca nĩ kwega.

Tũtũ nĩ tũraini twa thimũ tũrĩa tũkĩte twĩ na maita matatu, na no ũharũkanie tũothe harĩ thimũ irĩa ciraiganĩra, na gaka kamwe karaiganĩra thimũ ĩria ciũkĩte cia kĩrĩu, ndũngĩharũkania tũothe tũtatũ.

Ĩno nĩ ndege na ĩ handũ kĩhũrũrũka-inĩ na gũkũ kũronekana atĩ nĩ handũ hena ndemu, na kwarĩte riũa inene mũno makĩria, tũmĩtĩ tũigana ona tũgetiria riũa rĩu.

Aya nĩ andũ, ũyũ nĩ mũndũ ũrenjwo na mũndũ ambaga kũrora mũikarĩre wa kiongo kĩa mũndũ ũrĩa gĩikarĩte, na ũgacoka ũkamũria arenda ũndũ ũhana atĩa na ũkamuonia mbica cia, irĩa wĩ nacio.

Ĩteithagia kũhota gũkinyĩra arĩa matarathiĩ cukuru na ĩkamonereria wega wa gũthiĩ cukuru, na andũ acio magakinyĩrwo kũrĩa marĩ, magateithio nĩ andũ a wendi mwega na makagĩa kaũgĩ kau kega.

Ũyũ nĩ mwana wĩ cũkũrũ ararĩrĩria igũrũ ria ĩndo irĩa ingĩ mũcĩna, cingĩmũtheca , cingĩmũcina ,cingĩmũtema ona irĩa cingĩmũringa na akonererĩo na mbica na marĩtwa macio emenyerere ndagathecwo na ndagatemwio na ndaka aikare haraihũ na cio.

Kĩndũ gĩkĩ, ĩno ĩtagwo wheelbarrow na ĩteithagia gũkua mĩrigo mĩritũ hĩndĩ ya mĩako, ĩteithagia mũciĩ na ĩgateithia kũhũthĩria mũndũ wĩra.

Gĩkĩ gĩtagwo kĩrori na kĩragita, na kĩragita gĩkĩ gĩteithagia gũcimbũra kũndũ, gĩkoya tĩĩri ũcio gĩgaitĩrĩra rori-inĩ na gĩkahũthia wĩra, gĩgacoka gĩgatheria, gĩkamonda, hagacoka hakorwo nĩ mwako harambia...

Ĩthondekagwo mũtũ ũgekĩrwo tũindo tũrĩa twa kũnunga wega na twa gũtũma ĩikare, ĩgacoka ĩgaikio mwaki-inĩ, ĩgacoka ĩgaikio, ĩkomithio, ĩgacoka ĩgathondekwo kũringana na ũrĩa marenda.

Ĩno ĩteithagia tondũ mũndũ nĩ agĩaga na ũmenyo na ũkagĩa ũhoro wa ũndũ ũrĩa ũrathomera, nĩgetha ũkũhe wĩra ũhote gũgĩĩteithia mũtũrĩre-inĩ na ũgagũteithia kũhota gwĩka tũmaũndũ twaku tũnini.

Tondũ nĩ kĩheaga mũndũ software, nĩ iheaga mũndũ igoro rĩa kũheo ũge. Ũkagĩa ugĩ wa kũruta wĩra, na igakũhe ũgĩ wa kũruta wĩra bado nenda-inĩ.

Thimũ nĩ ya bata mũno tondũ nĩyo ĩhotaga, mũndũ ahotaga kwaranĩria na ũrĩa ũngĩ ona arĩ kũraya, no ũmũtũmĩre ndũmĩrĩri nguhĩ, no ũmũhũrĩre mbica ũmũtũmĩre,o na no mwarie mũkĩonanaga.

Gũkũ nĩ kauntĩ ĩrĩa ĩtagwo ya Tana River, na gũkũ kũronekana me kĩharo-inĩ, marenda kwambia mathako matiganĩte ma kũu kwao na magacoka rĩu nĩ hĩndĩ marambĩrĩria.

Hakwa ndingienda magũrĩrwo macini iria ciũkĩte cia kũhutia, mahutia mbica ĩo, mbica ĩo ĩgoka hakiri-inĩ ciao na makaheo karamu magacora, nĩ ũndũ wa wonje ũcio me naguo.

Ĩteithagia na gũkinyĩra andũ aingĩ o na arĩa me kũraya, ĩgacoka ĩgateithia kũhe andũ mathomo marĩa makinyanĩru, nĩ getha andũ othe mateithĩke na mahote kũruta wĩra ũcio othe hamwe.

Gĩkĩ nĩ kĩara na kĩrĩ kĩara gĩgakorwo na ihũa rĩthaka mũno rĩkaumĩra rĩkamera o na rĩtaroretwo na rĩgakorwo rĩ rĩthaka mũno makĩria.